Eeh kanyorr ena bae enkisoma amu, eeh ekeidim enkisuma aibelekenya olosho, Kidim sii atudumu, kiidim sii aitagolo olosho. Ore ake olosho oisumate naa kegolu.

ore enaikunaki enkitobirata e kapish naa kang'as adung dung' tenkalem, metaa kutitik, ore pee aidip naisuj. paa katumoki taa aikaraanka nayier.

egira ibiasharani napaasha aendelea tene.ee etii biashara ooldukai, etii biashara, ooltukituki. ashu ene bodaboda netii sii ninye biashara oo matutuni enewueji.

aa ore eunore e organic naa eunore nemitumia irkeek laijo loorr eriaa tenebo oloitopirr enkulupuoni aa fertilizer ore faida enye naa ketumi endaa sapouk teneunishoi tina oitoi naa kerrip sii enkulupuoni tenebo ooloing'ang'e.

Adolita e matatu natii ewueji naijo town, nadolita inkera e sukuul naalakita intikiti enye negira oladuo derefai arashu ormakangai ang'amu nena ropiyiani.

Ekeyauni osesen loladuo tung'ani oshomo te moshari, Ore peitabauni ang' netumi taata erishata oonkirorot olmarei tenebo lalashera oltung'anak opa akeyie ootaaniki naa olmarehemu, ore peidipi ina rishata nerikoo kanisa esiai enukaroto osesen.

aa ore atii osupuko loo sinkirr nera nkoitoi are naidimi atudung'okinyie iropiyiani ore enkoitoi edukuya kaidim atiaki oladuo amirani maatudung'oki iropiyiani naamirta, ore enkoitoi iare naa ore ake piinyang'u sinkirr kumok naa kelelek kidung'okini inakata.

Ore naaji mapendeleo nayieu nadol tenasiai naa kanyorr naaji tenetumi nkulie oitoi ng'ejuko naalelek e Technology naidimi naaji aitumia ashu naasisho anaa nkuk peemeitokini adung' ilkeek kumok aitayu inaduo kuk. Ore naaji peetumi enkoitoi ng'ejuk nalelek naa keeku enasiai keitoki naa kipungusa naa enadung'oto olkeek.

Ore taadoi esiai eyiarare temurua naing'ua naa keitumia iltung'anak toonkoitoi napaasha, etii iltung'anak oitumia enkima e kawaida ena oosoitok okuni neitumia ilkeek, etii iloitumia iljikoi neitumia lelo nkuk, etii kulo kulie akeyie oitumia ilgaasi kulingana naa akeyie wenkidimata oltung'ani oje.

Ore inkoitoi embenki e taata naa inekidigitali, amu eitumia mbenkii etaata nkadii naa keitumia sii ninye mobile banking, nchere indim atang'amu iropiyiani nirriwaa eitu ilo iyie abaya enaduo benki. Neeku kepaasha nkoitoi etaata embenki onkoitoi eopa amu ore tiopa naa lasima piilo abaya embenki piintayu iropiyiani ashu irriwaa.

ekanyor ena bae oleng amu ore entoki nabo nanyorie naa kerip ingwesi endim, ore eniare naa keret ilo osho otii, olo naa ninye etumweki ine weji nerip ingwesin, ore eret naa ketum iropiyiani amu keyau iropiyiani amu keyau iltung'anak kumok , kepuonu aadol ning'or nena ngwesin, neeku keeta kunawejitin faida oleng tooilepeny olosho.

ee adolita nkabilaritin naapashi paasha oomposho adolita nkabilaritin karibu ong'uan, adolita sii endengo, adolita ormushele nkabilariti naapashipasha nadolita sii irpaek.

adolita endapash tenebo orkarash lendapash, adolita sii emisa, adolita sii iltai nadolita enkiti draw ewueji nirragi aa bedroom, nadolita sii enkararai naitelekino emisa natii enkare.

ekaaret entiiy e huduma centres toonkoitoi naijo kuna, ekatum irkiliku le sirkali oiusu olosho atum sii, atum sii certificates naijo neinoto tenebo o nekeeya, kaidim sii anoto nkipandeni, kaidim aiapplaya enkipande tenewueji e huduma centre naa okulie ake baa kumok naa ormabarishoi e sirkali tenkaraki olosho.

Ekeasisho huduma centres inkolong'i naara ile tewiki ore jumatatu mpaka orkekun le jumaa neesisho aiteru saa are enkakenya mpaka saa tonon oobo enteipa ore enkolong e jumamosi neesisho aiteru saa uni enkakenya mpaka saa saba endama ore orkekun le jumapili naa kikeno huduma centres pookin.